Kore unore endaa, naa keitaruo nkije keti ketii ndaa naitaruo nkijepe, naaku inia petaa yuolo kibelekenyetaa enkijape naa keata asara terishata eunore.

Ketii suom naa yuolo peerem nai, ketii ldawai laa yuolo peeremi suom, naa meistaili peitoi nchan, naaku inia naa paa yuolo kata na naibelekenya paa keti nchan naa ketii ldawai lemeremi nkishu, amu keidim naa neitarap nkishu moyian tanaa sii ne neitomwai nkishu.

Tiniyeu nisom ltung'ana metoyulo ana siai natii ana pisha, naa semina naake iyau, niyau lturur looltung'ana lookulo aaturok, nipot nipudus koitei, nauni nin kuna ana daa, neiko teneitubulu, neiko tenepik nkare, oneko si tenetai teneku.

kore ana siai temuruang',naa mea metii taa nkop naing'ua, kake keinyang'uni nkujit naitubulua naitubulutwa ltung'ana loata lchambai te nkule nkopi, nesho motoito, alafu nepik ne ne nepik petaa metaa nabo aituro aikoji alafu nemir, naa koree taa tenkopang' kenyang'uni nkujit naatoito mekuun yioo nimikudung'.

Kore te muruang', yuolo paaku etaa peesha nchan, netur ltung'ana lchamba ne keyeau ltrakata netur ltarakta neitoki ltung'ana aatur nepik lpaek niyianyu naa meyeu nchan asha alafu nolotu neitoi lchamba neitoi naaduo lpaeg, nobulu lpaeg, yuolo poobulu aako sapuki nedung'i.

Yuolo tana pisha nadolita, ketii ltung'ani loishopito apron darilei, nenapita ntoki nana nakurtunyeki shii nkujit, mayulo ajo kejuai tekutuk esamburr nakurtunyeki nkujit naaku kelio ajo kulo keti tunga'ani keyeu ale tung'ani nolo aas lkasi, lkasi etii ale tung'ani.

Teneyeuni notumi ana bai naa keyari naa neyari neiko nchan petaa keti nchan ng'oji neuneki keti nchan sapuk ng'oji neuneki niwun lg'anayo lelee ng'anaypi eti ene nintubulu ninko naa nintau tonoku alafu nilo amir.

Kore ng'eno naake nayaari pieta pias ele siai, siai le nturore naa eyaari naake pii eiyeloo neikoni tene uun ndaa, neikooni tene piiki nkaare, neikooni tene tene ripii pee motuum moyianitin, neikoni pee motuum moyianitin nemenya louwarak, neikooni sii tene duung'ii tonokuu ndaa.

Tanadol al ana siai natii ana pisha, naaku kadamu nturore elchamba, ten teneku teneku matejo lpaeg apa lituuno te alde aari loima, tinidung' nintoki aitoki aisho nkata metowana peeneu nilotu aitoki niturr, alafu nitoki aun nkae daa.

Iyolo tipat naa lazima petur tractor lchampa nubukoki mbulea naa tankarake kore mbulea naa keitubulu ndaa keiko ndaa petaa keata kesioki abulu nesoki adung' ninya lganayo tankata nemeodo

Ee kaata ng'eno naipirita ana kipeta, kayolo ajo kore ana kaad naailio tene ng'oji naa napiki silinkini petaa meata sii minap silinkini cash ilo aiatai aitumia ana kipeta.

Kore ana baye naa netipat te muruang' amuu meitoki taata keikini taa ntoki nem naasi nemeti stima, kore ntoki pooki taata kumok naa keyiarii ake naa keti stima tanaa keyeuni ake naa keti stima, lazima ake stima naa inyia naa pa kore ana tipat estima en ana baye estima naa netipat te muruang'.

Kadolita aina eintanet natii Kenya, amaa amu kadolita Zuku, Faiba, adolita e ne Airtel, adolita ne Telkom, adolita ne poa internet, adolita ne LIQUID TELECOM, aolita ne tadaa adolita ne Faiba powered by GTL nadolita ne Safaricom HOME.

Yuolo tana pisha naa kadolita ltung'ana oare, loilio ajo lkasi etii, adolita ltrakta, netuwana kore kulo tung'ana koturusho, lchamba eturuto aitumia ale trakta.

Kore tana pisha kadolita ltung'ana oare, loilio aajo ketii lkasi eishopito likae apron o mavin ,neishopito likae nkopiyia o nankan ake. Nadolita sii ltrakata neilio kulo tung'ana ajo kotursho, ketuturo lchamba eitumiarita ltrakta.

Kore tana pisha, naa kadolita nkoko, nkoko natuwana kotwa, nkoko natwa naa kelio ajo moyian nawa, namayiolo taa ajo aa moyian nawa lakini kelio ajo moyian nawa kotomoyia neye.

Kore tanadol ana pisha, na aldol lchembe loibung'uta ltung'ani loishopito Apron naa kaitadamu, lkasi lachamba, leturore elchamba, iturr, niun nimaniki sii it, ee iturr aipalilia.

Tiniyeu nisom ltung'ani peeyelou ana sai, nai ipudus naa ajoki neikoni teneuni ale ng'anayoi ladolita tena pisha, neikoni tenepaliliari, neikoni teneripi pomotum moyianitin, neikoni payie aaku Kore peebulu aji inko tinitai, naa kaji inko tininya naa tanaa kaji inko tinimir

Kore tena picha naah kadolita iltrakta orewuta iltung'ani, lotii atua ilchampa, iyolo taah ele trakta naa inkare ebukokita, indaa natuunoki naa inkare ebukokita ore pee inidol kuna tokiting' naati tesiadi oltrakta naa inkare eibukorita aikonji naa kelio naake ajo ilchamba ebukokita enkare

Kore tana tanadol ana pisha, Kore ntoki nalotu ndamunot ainen naa ldawa keti ale sha keidim naa ketii ale shamba ,lkukuyoni loata moyianitin naaku ale dawa ebukokitai metara lo Lolo kukuyoni peishunye naa moyian natii ana daa nauno tale shamba.

Eee kadamu nkolong' nataasa ana sai, aiturur lpaeg tenebo alafu euno alafu nang'asu aitai loblobo aitai te te tetokutoi tekasirim, naa yiolo naa toki sababu naikuna mataasa ale Kasi naa kelelek tinintanang', Kore piintanang' petaa keituuro teng'oji nebo neleleku lgasi.

Kore te murua naing'ua naa meitae nkishu kuna ekule noshi nkishu eenkang'ite eatae, naa yuolo neina nkishu enkang'ite kerewi sere meshomo aamat nkare te sere, nopo nopo aamat nkare te sere, kore te nkang'ite nukutodoa natii kuna nkishu keyekini nkare te ng'oji netii.

Kore tana siai nni nirru ltung'ani nkishu ekule, naa keata paida oleng' amu, imir kule nitum silinkini nikijo ninche faida nidim ainyakine kuna nkishu kulnni nkujit, nidim sii ainyangine ldawa, idim sii ainyakine atoki ldawa lituke, nidim ateshetekinye nkang' naa itoki atoki iyie atum nkae paida tekeperr neinia silinkini. Naa kore taa ale kasi lo loramati nkishu ekule naa keata faida oleng' kera netipat oleng'.

Kanyor oleng' baye nauni maragwe, naa yuolo ntoki nak sababu paye aanyor naa ntakare ake idim nimir nitum silinkini, nidim sii ninya te kang' onkera inono naaku netipat naa oleng'.

Yuolo baye napiki mbolea lchamba naa netipat tenkopang' amu, kore ndaa nauni te lchamba lotipikaki mbolea naa kebulu sidai, kobulu aitibiraki, netii sii lng'anayo supati, naa keisupat tenepiki mbolea lchamba.

Kore tiniyeu nias ana siai nailio tana pisha, naa kore naa ng'eno nayiare niata naa iyare niyolou neikoni tenetubuluni lkeek abaki era kuninii, ninko tinipik nkare, saa nayiare piipik nkare, ompari nayiare piimik nkare. Neiyiari sii piyolou ng'oji tanaa keyiare pootum ldama nejaa, naa piitum atuuno lkeek.

Kore anatipat ana baye naa netipat oleng' te ngopang' amu, unoto endaa naa ana, ndaa nauni nouni te lmustari, nepiki kun ana wire petaa ke kepiki straight alafu nekordkord, aitalang'lang'. Naa ke kera naa ana baye netipat amu keitelelek petaa meituuro, meituuro eeh ndaa nauno nelelek sii amu kore puubukoki nkare naa kotum pookin nkare, meorro nkare amu meatae naa nemeti ng'oji enye, naaku, kera taa netipat amu keitelelek mpikata enkare netubulu sii mooro sii aitoki nkop, mooro nkop, nemooro nkar, nemooro nkare, nemooro sii fertilizer tanaa itipika

Iyolo tana pisha naa kadolita nkera eskul okit naata kitabuni okalamuni netikii lchamba naa keilio ake Ajo agriculture eotoki aisom naa kedolita naa ndaki naatunoki taatwa lchamba neigerito tokitin naadolita

Kore tanadol ana pisha, yiolo ntoki nalotu nal nalotu ndamunot ainen naa nkishu'ekule naapung'unyeki boo mooti adaa mootu aitashoo abaki ake aamat suwo, netii lopeny atwa.

Tiniyeu nisom ltung'ani meteyuolo ana sai naitubuluni sunflowers naa keyiari naake nim nimpotu niil nimpotu ltung'ani, nimpundus neiko teneitubulu, neiko teneriip, mmh neiko tenerip, neiko tenepii ldawa pemetum moyianitin, neiko sii tenepik nkare, oneko sii tenedung' tenebulu aaku sapuk

Kore kuna tokitin naa kelio ajo ngiri, naatipikaki atwa ng'oji neirobi, matejo duo ana najo lmusungu fridge, naaku tiniyeu naa nintobir ana naa idung'uduung' naake ngiri nimpim apik ratili nipik nkardasiani nipik aatwa atwa fridge